Egira aitodolu ajo ore enkiguran nemeeta oltungani kiti ashu orbotor , eretu pokingae , itum afya, ikwetita aiko nejia ilak osesen ,niaku egira enatoki aitodol ajo sidai enkiguran .

Keeta enkop osiwuo sapuk oibelekeny ore sinye ilo siwuo neok enkare sapuk naitumia kunabaitubulu pooki enkop ndakin keok oleng keetae enkolong sapuk naibelekeny ndakin nauni taata onaitoki aun onatuunoki apa itokini sinye aata ee kuna kulie tokitin entim kuna aitubulu entim naponu ninche nenya kunatokitin aitaa endaa petumoki atobik ashu etum afya naendelea abil tenkop eetae sii nye enkibelekeny oloingangi amu meyiolounoi oo negira enkop aendelea isume ltunganak neyauni mashinini naidim nisaidia ltunganak menoti mitubulu ndakini napaasha taata nitoki taisere egirai adolu nibelekenyat oloingangi.

pee eyau ilkeek iloshi ooshi inkaitubulu idaikin, pee etumoki ilairemok aatosh, pee menya ing'uesin neyau siniche inkaitubulu neyau idakin inkaitubulu akeyie naijo olmukongo, noshi nemeyieu engare oleng', ashu inaidim naaji nebulu tenkop natoyio peeyie tenelo naaaji nepiki enkiti are nebulu tenkata dorop, ashu nebulu tengata sidai, neyau naaji serikali aitoki ayaki ilairemok enkulupuoni amu ketaa ketagolo oshi taata enkulupuoni enkop nitokini neyauni iltung'anak oyiolo aatun iltung'anak oisomeya ina siai, amu isumate iltung'anak netii iloisomea enasiai iltung'anak kumok, neyau iltung'anak niger itung'anak kumok oisomeya ena siai neutaki ilairemok ajoki ena saa esi enkata naje, nisaidia serikali iloshi tung'anak olimu inkatitin torok oloing'ang'e pee eyiolou lelo airemok ajo kisidai ena naa kitoronok ena, pee eyiolou inakata toronok pee metum asara.

Ore entoki edukuya naa keyieu ninyorru kuna masaa niata, metaa ore piiyata eramatare ino ninyok aibung oleng pee idupore amu ore entoki nikurrakino, akurraki aibung naa idupore. Neyieu nintoki aata oltung'ani iropiyiani inonok amu ore piyata iropiyiani inonok niindim aipanga, nijo kaas ena wena pee atumoki atudupore kuna ropiyiani ainei. Ore entoki euni naa keyieu naijo oltung'ani iyiolou airorie iltung'anak niyiolou eninko enirorie iltung'anak. Amu ore oshi siininye ina siai niyiolou oltung'ani airorie iltung'anak enaa enkanyit nekiya enelakwa. Neeku iyiolou ninye airorie oltung'ani kiti, orbotorr niyiolou sii ataasa ena siai amu keeku ore oltung'ani nijoki ena aata, nikijoki toponai ashu mayieu ina. Ore enkae toki niyiolou siininye eramatie le kuna tokiting naaji ntare amu keetae irkiek oishori, nitukui tenkaraki irmasherr pee etumoki siininye anoto afya netum dii siininye inkiri. Ore enkae toki naa keyieu neyiolou oltung'ani aipimo, ore enkipimo e kuna tokiting naa iyiolou aipimo ajo kaji iko enesidanu, peetum inkiri sidain naamirayu

Kaisum oltungani ajo ore oshi endaa naa enetipat kisho endaa oltungani afya naibok imoyiaritin pokin ompukunot pookin , nelo naji oltungani ayiolou naa entoki sidai oleng , ore irmashunkwa , indaiki pookin , irnganayio ,irnyanya naa kisidain oleng naa oire nai nenaiko oltungani naa keyieu naa keeta enkare sapuk , neyieu oltungani nitoki aata eripore , ikara olchamba lenye aitobiraki pemenya ingwesi nena daiki enyenak naunito , neyieu oltungani neeta aosh irkiek kumok nemetum olchamba lenye enkiti peyie mitadoyio ropiyiani naifaa petum ashu tenelo nepik naji endaa enye osokoni.

adolita enkijiko enoshi naowuorunyieki ol chafu nadolita inamuka ilo tung'ani logira araa ilo chafu nadolta esirikuali naishopito ajo kipus , nadolta sii ninye intakatakani nadolta ajo ijo mankardasini tidie weji nadolta sii niche inkulukuok naturur oltung'ani ijokeoroo, naitoki adolta imabatini nainosa kutu oleng' adolta isidain naijio king'ejuko penyo, adolta oltung'ani ogira aiturur nena takataka egira arujaki atua esuntai, naitoki adol edaa nauno naikararo tiatua nena mabatini nadolta inkajijik sapukin teineweji, nelio egari naipirare ele tung'ani olio engeju penyo naa ijo dii ketiu enaa enkeju nalio , nelio eweji sikitoi amu kajo kisikitoi ena gari.

adolta olchamba oikara kelio ake ele shamba ajo kikara, neuno inkaitubulu tiatua aa edaa nelio iltung'anak ogira apuopuo tiatua ilo shamba, elio egira aitayu idaikin ibung'ita too nkaik, nelio ilogira ajo matayiolo ajo kanyio natii ine amu ijo kenapita kelio lido oloito tidia kona , netii sii niche inkaitubulu euno kelio ajo keuno aitobiraki ketumito enkare aitobiraki keeta afia kelio.

Elio iltung'ana oogira ayierisho, elio enkima naijo epuru, elio essani , elio ajo endaa einositai tenewueji, elio nkera kumok naatonita, elio siininye entoiwuoi nabo natonita tiatua inkera. Naa ketiu anaa kegira inkera aig'urran, elio ajo ketii sininche inkera botorok ine wueji, etii innkutitik naibung'itai, eishoritai endaa, elio esaani tenewueji. Kelio ene wueji anaa ijjo kengop natoiyo ena, amu ore tenijoiye ing'or, teidie wueji, ijo ketoiito. Naa ore entoki nagiraa asa tenewueji sapuk, naa eyierata endaa we enkiguran oo nkera. Negira amu elio entoki nagira entoiwuoi nabo atonie ina naibung'ita enkerai, naa kelio sii ninye enkiti kerai naitayio inamuka newuen aikonji teine wueji, etiu anaa endaa inosita.

Ore entoki edukuya naa keeta oshi enkopang ee osiwuo sapuk oleng naa ore ilo siwuo naa keya , keyaa dii ilo siwuo enkare , negil naji ilosiwuo nkaitubulu nagira abulu tolchambai loltunganak , ntokiti naijo irpaek . Nikintoki sii aata eniare , kintoki sii aata enkolong sapuk , ore inaolong sapuk naa kemit ninye enkare onkaitubulu nemitoiki nkaitubulu etum afya , ee nitoki , nitoki mikiata enkulupuoni napir naidim nitubulu ee nkaitubulu menotito afaya , nenyoru naji osokoni , nitoki aaku keetae sidii ninye enatoki naji empurore amu ore sininche ilchambai naa kei dii sininche neripi , nemedii toomasaa ake , toomali pemenya eenkishu ontare , ongwesi kake pemepuro sininche iltunganak amu ketii iltunganak aa kepur sininche ilchambai oleng . Eee ore enkae toki metumi oshi , metum ilairemok , olaramatak lomukuntani irkiek oidim naji neosh mukuntani enye pee meinyiala endaa eton etii olchamba , nemeeta sininche iltunganak irkombei oidim nai nepik indaiki enyenitaituo enoshi kata eoto.

kaitaarian oltung'ani ajo ore ena siai naa ena maana oleng' amu ekicho edaa ang'as aiteng'en edaa nintorioi anya enaake mintoki alo anyiang'u teneeku ituuno, naikok ajo ore edaa naa kisidai tosesen aliki intokitin pooki nikiyaki edaa teneeku iyata naitoki aliki intokitin naayieu naijo enkare, naliki ajoki ore enatoki naa ekiyaki faida tinilo amirisho, tosokoni amu tinilo sokoni naa aikinyang' iltung'anak kumok oleng amu kenyor, naitariyian intokitin naijo enkulukuoni olchani loyieu newoshi, pee eer inoshi ng'uesin nenya enaitubului eton etii olchamba naliki ajoki keyieu sininye nikari pee eyiolou sii ninye ataasa nena.

Ime sapuk oleng ena siai oleng tenkop ang, amuu ee meeta enkop ang inkariak sapuki naaidm aitubulu indaiki, Mpaka naaji nebau enewuji netaa inoshi naanyai. Keitoki sii enkop anga aaku enko ina natoyio nemepir enkulupuoni naidimi naaji neitubulunyieki endaa. Neitoki sii enkop ang aaku keeta osiwuo sapuk laa ore nkaijijik naijio kuna naaji naunieki indaiki, neidimayu naaji nenger osiwuo neisho ina daa metaa enoshi naa inguesin ainyal, nenya inkishu nenya inguesin entim nenya inoshi aitubulu pooki eton etii olchamba. Ore siininye aitoki nemetum oshi ninye enchan sapuk, ketum ninye nkibelekenyat oloibgange araka naidim nemeibung naaji ena daa ometabaiki ewueji naaji nenyai

kegira ena pisha aitodolu ajo olairemoni ele ogira aisum iltung'anak ajoki, kidimi nitubuluni edaa toonkoitii pooki, aa ore inkaitubulu oo inkoitoi kumok naa kitubuluni too nkoitii kumok oleng' neeku kegira ena aitolu ajo ore naaji enkop nimisapuk enkare naa kidimi nimibukori enkare sapuk amu asara dii sininye ina, nidimi naaji nitubuluni edaa tiai etoi apik edaa inkasukun ore pee ebulu nebaya enkiti weji, neyai atua enaji amu mitoki aisho ming'oru enkare sapuk, nepiki atua inkajijik naijio kuna amu keeku kiti enkare naya.

Ore nkaitubulu naake eyiu oshi nche ena kijape peetumoki aatubulu aitobiraki ne netum afya, etum irng'anayio sapukin, amu ore oshi ena kijape naa ninye oshi nche itumia naa enoshi naitumia oltung'ani enoshi nkae kijape naokito peegira aa atum enoshi kishui, Neeku etiu siinye ena kijape enaa ninye oshi enkishui enye enaa enoshi nawokito siinye oltung'ani.

mesapuk enasiai oleng' tenkopang' amu ketii intokitin nimisho metasapuka, ore oshi enkopang' naa enkop ina naata oshi nchoo kumok onkerai kumok, nimidim aishoo ena daa metubulu ombaka naaji nepuonini aitaas ena adung' inkujit ambaka naaji nepuoi amir , nitubuluni ilpayek tenkop sapuk naaji naba enaa ena wesininye eng'eno nagira iltung'anak atum wembirikinoto nagira enkop apiriku, naa kidimi naaji neesi intokitin sidain amu ore iltung'anak esumate neyiolou ajo, idim oltung'ani nidung' olchamba lino nijo ore enaalo naa ninye edare intokitin ore enada ngae naa ninye olchamba lairem apik edaa nikinya iyiok iltung'anak leinaang' ashu leina aji, too nkolong'i naapuonu naa inkolong'i naaji enchan, metum oshi sii ninye enkopang' enkare oleng' kelo naaaji nitubulu kuna kujit ashu kulo payek ompaka naaji nebau eneweji, meteleku engata sidai olaing'ang'e ashuu enkata sidai pii naidim naaji nibung' ilapaitin imiet ampaka ilapaitin ile.

Kelio ajo enkaji itobiritae tenewueji amu adolita oltungani kedito orbaket nadolita ibungita orkarasha makarasha amu egira ajo aitobiraki esundai tenkalo oldirisha nadolita liake baket tenewueji kake ore etii kulo baketi kelio ake ajo emkaji egirai aitobir apik orkarasha ijo maatangibeoshitoi ijo ketiu anaa ketii orangi ogirai aosh sundaa enaaji pepiki elekarasaha ashu etooshoki nelio ele karasha netii irmushumani otii enewueji nelio sinye ee ewaya tenewueji egirai aibungie elekarasha mibunga esundai aitobiraki elio oltoiki oienoki irmushumaani elebkarasha esundai.

Katum toondamunot ajo ore oshi siininye mashindano ooltung'anak ees iltung'anak isiaitin enye naa kipirta isiaitin kumok amu idimayu nelo oltung'ani nereu oltukutuk, nereu oltung'ani embaisikil, nereu likae engari, ore naai peishinda esiai naje neishori entoki naje. Neeku etiu enewueji, ore entoki natumito sapuk naa ore pias oltung'ani esiai nitaasa ias enosiai naishindanae ashu ias enoshi siai nilikio ajo keetae intokiting naaje, irkiliku ooje, eetae ormesej oje, eetae entoki naas ena, neeate enkae naas ena naa esiai sidai. Neeku kadolita tenewueji ajo ijo ketiu enaa ketii oltung'ani otii enewueji eyieu, ijo ketiu enaa keyieu nishori embaisikil. Eyieu ninyang'u kake ijo ketiu lelo tung'anak enaa iltung'anak oosita biashara enye sidai oleng

Ore eshi enkibelekenyata enkijepe eunitoi indaki naa keiropiju oshi eloing'ang'e oleng, naaku isapuk oshi inakatai inkijepe, naa nesha dei ninye oloing'ang'e netum neponu inkariak kumok nai naidim neaki iltunganak imoyiaritin lelo oasisho to loo ilshambai lenye, olkule ake oponu aim nenia wejitin epoito netii inkariak, niyolo tengaraki esapuk sii dei oshi ninye inkare enelakwa naaku keidim naaji neitanyamal iltunganak, ore ene inkae weji keisarenda naa keirewuaju oshi eloing'ang'e netum enkop enkima sapuk, kake neaku ore oshi inakata enkata enkare oleng, ore endaki inakata, ore enetu ekuu naa keidimayu neinyala neaki iltunganak asara, nemeitoki sii ninye osokoni asapuku aitobiraki, meitoki iltunganak aatum efaida sapuk noshi natumuto teneku indaki too ilchambai aitobiraki.

Kadol ajo ore oshi iltung'anak neeta nkishoorot napaasha. Etii iltung'anak ookwet, etii iltung'anak laa ketoni ake ninche toonkopisini, etii iltung'anak oorr empira neeku keishooyo oshi enkai nkishoorot naapaasha pemenyanyuku iltung'anak amu enenyanyuku nemetii naa iloitoki aas enoshi siai enkae naasita irkulie tung'anak. Arriyia enkai naaki abarani tesiai natipika oltung'ani. Etaa iltung'anak naa nkishoorot naapaasha. Neeku ore entoki nalotu elukunya ai tenadol ena naa nchere, ore iltung'anak naa ketii iltung'anak ookwet oleng. Naa ketii iltung'anak ookwet oleng ompaka nekwet tenewueji ompaka nepwo aishindanare iltung'anak tenkop mzima

kikiti enasiai tenkopang amu ore entoki nayieu ena siai naa , naa keyieu ena siai enkop natii enkare, napir enkulukuoni ,enkop nemetii osiwuo enkop natum enchan too nkolong'i doropu metaa tenelo naaji netum inkibelekenyat oloing'ang'e, neme inkatitin naado naalo ilapaitin kake inalo iwikii tenelo ashu olapa obo, nelo oleng' neeku kikiti enasiai tenkopang' eeta oshi sii ninye enkopang osiwuo sapuk, etii isoitok kumok oleng' enkopang' kisoit oleng' enkop meeta enkop ena adoro nabaji enkop nairang'.

Ore ena siai naa esotunoto ena e taka taka, nkardasini pookin nairragita tenkop, neorokini ewueji nebo nesoti peepwoi amirr ashu aitainye kulie tokiting pee mitoki aaku olchafu oirragita naaji ainyal enkop naoroo enkare neeku iturrurritoi tenewueji naa enetipat oleng amu kitadoyio esiai olchafu tenkop ashu temurwa natii